Mae en tich mar pur. Mokuongo puodho kama onego bedni itime tijni nyaka losi mapur maber ma chungi. Ka ose chungi kasto igolo lum oko mobed mayom. Kose bedo mayom to ikete kodhi kasto ka kodhi osechako ti to idoyo to iinuang'o mbolea to iketo etiende to odongo mayom and then oromo kama onego oti